Njirenik chemengechen chekinemu en beek kimuche kikochi areek sikobit kochok kora ak kobit konyorchike tililindo neimuche kora kochok sikobit konyorchi kelchin chito nekibai arechuton, chuto anyun kekuren omena toreti ngokaik amun tindo tukuk tukul cheimuche komuche kokimiit boortab ing'okiet, imuche kokimiit kowek anan kokimit oko borto sikobit konyorchike ng'okiet tililindo ak kobiit kora konyor chametabke neimuche kostoenge mionwokik cheimuche kokon en ing'okaik cheuu konam miondab amalda anan ko konebo ting'oek anan ko nekait nebo koristo aketukul kotoreti anyun ng'okaik njirenichuton chumeng'echen sikobit konyorchike tukuk chenyolchin en bortab arek ak kobit kochokunen arek sikobit konyorchike temindet kelchin yekakwalda arechuton ak kobit konyorchike rabbinik anan ko kebai sikobit koekitu ak kobit kenyorchi mainik ak tukuk alak cechang cheuu omitwokik.

Teksetab jubilee konaat en tuguk chechang kouu kikomuch kotech sugulisiek, kotech sibitalishek ak ketech kora, sibitalishek kokitoret bik amuun imuche koba biik akonyorchige kerichek cheamotin en sipitali. Amakimuche kelenji chito nemiani asipokoalichike en eh kerichek, kora en sugul kokikotoret lakok siko bit konyor chike lakok korik chekisomanen ak kaliet en yoton. Kikotoret kora lakok ngamun kikeibchi tukukuk cheboisoen kecheng'en tukug chekimoche, kouu kitabusiek anan ko kilamok, toreti bichoten lakok asikobit konyor chike tukuk chekimoe en sugul. Kora en ortinuek ko kikoyai kit nebo komanut missing amuun imuche koit tuguk Siret en saisek chekimokiennge. Imuche keib tukuk cheuu mauwek cheimuche kobakoyakitun en chokchinet. Komuche koba Siret en saisek chekimokiennge. Kialda akenyorunen kelchin reminder nebo tukuchuton akimuche kialda tukuk cheuu nguek cheimuche kobaa en chokchinet ak lokoek, imuche koyagitu kochakchi toreti anyun oret, sikobit keityi Siret akialda tuguk chuton akenyorunen kelchin temindet aketugul.